Ngwĩciria athũngũ aya nĩ ageni na mũirĩtu ũcio ũtarĩ mũthũngũ wĩna macicio nĩwe ũramonia gũkũ, na wa mbere nĩ maronio irio irĩa makũrĩa. Na ngwĩciria mokĩte gũkũ gũcera kuma rũraya nĩkĩo maronio irio irĩa andũ agũkũ marĩaga megũkũ mũciĩ. Na ngwĩciria nĩ makenete na marenda kũmenya nĩkĩĩ kĩrĩagwo gũkũ mũciĩ ũyũ. Ningĩ rĩrĩa igongona rĩronekana nĩ inene, na nĩ igemu, kwonania mĩthemba ya irio cingĩrĩo gũkũ.